Mũbango ũrĩa nyonete wa maheni nĩ ũmwe waguo nĩ wakwenderio thumu ũrĩa utarĩ mwagĩrĩru ta thumu wĩkĩrĩtwo mahiga, mũthanga, ũcio ni thumu wa maheni. Na ũrĩa thirikari ĩngĩka nigetha ikorwo ĩkĩyeherania na maũndu ta macio nĩ gũkorwo ĩkĩ thũrima ,ĩgĩkĩra mĩtaratara ya gũthũrima thumu ũtanauma kũrĩa ũrauma, nĩguo ũreherwo ũkinyĩrio mũrĩmi gũkũ mashinani.

Gĩtũmi gĩakwa gĩa kũmena ũndũ ũyũ nĩ, gĩtũmi kĩa mbere nĩ gũkorwo hakoragwo na mĩrimu mĩingĩ. Mĩrimũ ĩrĩa ũngĩruta haha nĩ ta ũkorwo ukĩhuhia gĩko kumana na maniũrũ maku, gũkorwo ukĩranga indo itaagĩrĩire na no ũthecwo na kumana na hau ũkorwo ũkĩgĩa murimũ, ũrute thĩna hau. Thina mũnene ona ũtangikorwo ũgĩ treat ĩka. Haha no ũrute mirimũ ya asthma nĩ ũndũ wa rĩera gũkorwo rĩ rĩũru, na ndigwĩciria nĩ environment njega gũkorwo uri ho ũtarĩ na indo cia kwĩgitira. Ũrabatara kĩndũ gĩa kwĩgitĩra nĩgetha ũkorwo, okorwo nĩ wĩra nĩ mũgate waku wa o mũthenya ukawona na njĩra ĩrĩa yaagĩrĩire, na nĩgetha ũgakorwo ndũkuona, ndũgũkorwo na mirimu o yothe.

Mũthenya wambere gwĩka ũndũ ũyũ nĩ wangenirie mũno tondũ ndiawĩkĩte hĩndĩ ĩngĩ onemwe, koguo nĩ ndakenereire ihinda rĩu mũno, nĩ ndarĩhũthĩrire ũrĩa rĩabatie kũhũthĩka ihinda-inĩ rĩu, na nĩ nda maũndũ marĩa ndagereire ihinda-inĩ rĩu nĩ atĩ nĩ nda nĩ ndainũkire na nĩ ndainũkire nguraritio guoko, na nĩ ndinũkire ndĩmũgũu mũno, ngĩkĩgĩa ndoro, tondũ kĩharo kĩrĩa twagĩkagĩra ũndũ ũyũ gĩtiarĩ kĩagĩrĩru.

Ũndũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere haha nĩ atĩ hena kĩrĩa maũndũ ma ũndũire ũrĩa ũrathiĩ na mbere haha, ũndũire wa andũ a ũgĩkũyũ nĩguo ũrathiĩ na mbere haha, andũ makĩonania ũndũire wao, magĩkenerera gũkorwo mena ũndũire ũcio na nĩ ake, maroneka nĩ akenu mũno gũkorwo me ũndũire-inĩ wao na nĩ mahĩmbĩirie ũndũire wao.

Ũndũ ũyũ nĩ wa bata tondũ nĩ ũtũmaga andũ ciana ikene andũ marĩanĩre me hamwe, ciana ikenerere ci hamwe cikarĩa cikahuna, cigakenerera , cithagathaka na ciana nĩ ikenaga rĩrĩa cigũthaka ci hamwe na rĩrĩa ikũheo kĩndũ nĩikũma ikũmagia kĩndũ kĩũ mũno na ikahe ikamũhe gĩtĩo mwĩta andũ agima na ciana nĩ ciendete kũheo indo ci kĩndũ kĩngĩria tondũ rĩngĩ mwana aũmĩte kũndũ atarĩte, nderĩga kũrĩa, no ihindari rĩũ nĩ akenagĩrira tondũ nĩ araheo, nĩ ona kindũ gĩa kũrĩa ona akorwo nĩkwa mũthenya ũcio.

Ũndũ ũyũ nĩũngenagia tondũ nĩũtũmaga ngorwo ndĩ mũtheru, nyoneke ndĩ mũtheru na nĩnyendete gũkorwo ndĩ handũ-inĩ hatheru na kũhũthĩra indo, indo ciothe cirahũthĩka na kĩndũ gĩothe gĩa kũrĩra gĩbatie gũkorwo gĩ gĩtheru, kĩndũ ũratũmĩra na kĩndũ ũgũ consume, ũgwĩkĩra thĩiniĩ wa mwĩrĩ waku, gĩbatiĩ gũkorwo gĩ gĩtheru. Kogwo ũndũ ũyũ nĩndĩwendete mũno tondũ nĩũtũmaga njigwe ndĩ, ndĩ comfortable, ndĩ, njiganĩire ihinda-inĩ rĩrĩa ndĩrawĩka tondũ nĩ ũndũ ũrĩa wagĩrĩire.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha, kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩ kĩrĩa, kũringana na ũrĩa ndĩrona nĩ, nĩ mũtumia akĩrugĩra mwana wake akĩhũthĩra riko, rĩa gũthondekwo na, tĩri na, na thumu, rĩgatukanio, rĩgathondekwo nĩgetha rĩgatwĩka riko rĩngĩruga, na ndĩrona mũtumia ũrĩa ndĩrona mbica-inĩ ĩno nĩ kũruga araruga, orĩndĩ nĩ ahotete gũthondeka njiko ĩngĩrugĩra ciana ciake.

Rita rĩa mbere ndekire ũndũ ũyũ ndwarĩ ũndũ mũhũthũ, warĩ, wabataraga kwĩrutĩra kũnene nĩgetha ũhote kuoya kiro iria ndagĩrĩirwo kuoya kĩndũ gĩkĩ nĩ getha, rĩrĩa ndoya nyamũ ĩno ngorwo, ndingĩoire weight ĩrĩa ĩtaringanaga na mwĩrĩ wakwa nĩgetha hote kũ balance na ndigakorwo ngĩoya weight ĩrĩa ĩtagĩrĩire nduĩke wa gũthũka mwĩrĩ gũkĩra ũrĩa ingĩũthondeka.

Kĩrĩa ndeciria ndona ũndũ ũyũ nyonaga, ndĩrona nĩ andũ me handũ nja makĩrĩa ma relax ĩte handũ hena iria, na kĩrĩa ndĩreciria ndona ũndũ ũyũ, nĩ ũrĩa mũndũ angĩhoreria meciria na ũrĩa mũndũ angĩthiĩ kũhoreria mwĩrĩ na meciria make.

Ũndũ ũrĩa ndĩrona ũngĩngenia haha nĩ atĩ nĩndĩrona he na mũndũ waigĩrĩrwo thũmbĩ, na nĩkũroneka andũ arĩa me nao nĩ andũ makenete mũno nĩ ũndũ wa gũkorwo akĩigĩrĩrwo akĩigĩrĩrwo thũmbĩ na nĩ andũ akenu mũno nĩ gũkorwo nĩ akinyanĩrĩa iroto ciake iria angĩkorwo arotete ihinda rĩrĩa arakoretwo agĩthoma nĩgũo ahumbwo thũmbĩ ĩno.

Maũndũ marĩa njiguĩte kũringana na kĩndũ gĩkĩ nĩ atĩ nĩ gĩkenagia ciana mũno, na ciana nĩ ikenagĩrĩra hĩndĩ ĩrĩa igokorwo ikĩona kĩndũ gĩkĩ na igĩthakĩra thĩinie wa kĩndũ gĩkĩ, nĩ ma nĩ cikenagĩrĩra na nĩ cikoragwo ci koragwo ci ngenu mũno, tondũ nĩ kĩhũthĩkaga na ciana na nĩ cikenagĩrĩra mũno gũkorwo ciĩ mathukuru-inĩ, ciĩ kũndũ kũrĩa matwaragwo gũkena nĩ ikenagĩrĩra mũno.

Kindũ kĩmwe kĩrangenia thĩĩniĩ wa mbica ĩno nĩ nguo ĩno ya ũhiki neti ĩ no ya ũhiki. Nĩthaka mũno, nĩthondeketwo na njĩra njĩra thaka mũno, ikaiganĩra mũndũ ũrĩa wĩkĩrite mũhiki ũria wĩkĩrĩte ĩgakorwo ĩmwagĩrĩire na ĩmũrutĩte wega. Kindũ gĩa kerĩ kĩrangenia haha nĩ ngarĩ , ngarĩ nĩ njega mũno ĩrĩa ĩ no ĩgũkuĩte mũhiki, na kĩndũ gĩa gatatũ kĩrĩa kĩrangenia nĩ mũrũgamĩrĩri wake, colour ya nguo ya mũrũgamĩrĩri wake nĩ thaka mũno na nĩ ratwarana na na ihũa rĩa mũhiki.

Kĩrĩa ndĩreciria ndona ũndũ ũyũ nĩ ndĩreciria atĩ haha no hakorũo na mũndũ ũrathoma, wĩ cũkũrũ ta high school ũgũo, nĩ we ũratumĩra indo ici, kanaa, kĩndũ gĩa kerĩ, ndĩreciria no ha korũo hena mũndũ ũratũmĩra indo ici e ta wĩra, kana ena mũoroto wa gũkorũo akĩ achieve ũndũ o wothe.

Kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩ gũkorwo mũndũ, hena mũndũ ũronia arĩa angĩ ũrĩa mangĩtũmĩra thimũ kuona motungata ma thimũ na raithi makĩria gũkĩra ũrĩa monaga, mamonaga njĩra hũthũ na ĩrĩa batiĩ na ya na ihenya.

Ũndũ ũyũ nĩ wa bata rũrĩrĩ-inĩ rwakwa na njĩra ya gũkorwo, motungata nĩ makinyagĩra mũndũ na ihenya na mũndũ nĩ atũ nĩ akinyagĩrĩrwo nĩ ndũmĩrĩri cia cia hakuhĩ na ihenya, na mũndũ nĩ akinyagĩrwo nĩ maũndũ na ihenya gũkĩra gabere.

Ũngĩruta mũndũ gwĩka ũũ na njĩra ya mbere no nginya akorwo na, na kanyamu ga gũtara mathabu na akorwo na ibuku na karamu, na akorwo na mbeca iria ara arenda gũbanga nĩgetha budget ĩrĩa egwĩka ĩkorwo ĩkĩiganana na mbeca iria e nacio,. Koguo kĩndũ kĩa mbere tũngĩambĩrĩra nĩ gũtara mbeca, twarĩkia gũtara mbeca twĩke, tũcoke twandĩke budgeti ya indo iria tũrenda tuone kana mbeca iria cirĩ, ciĩho nĩ cikũigana.

Kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩgũkorwo kwarĩ mwaka-inĩ wa ngiri ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩgĩrĩ na igĩrĩ hĩndĩ ya kampeni. Na ĩ no nĩ kampeni ya Azimio makĩhoya raiya kura kĩharo-inĩ.

Rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ, kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa nĩ, nĩndaingĩra kaũntĩ-inĩ ya mombatha, nĩguo menyaga nĩndakinya mombatha rĩrĩa nguona ũndũ ũyũ nĩguo menyaga nĩ ndakinya.

Hĩndĩ ĩrĩa ndona kĩndũ gĩkĩ ndĩciragia ũhoro wa maũndũ ma nja wa bũrũri, na indo iria cirehagwo kuma nja wa bũrũri kũingĩra bũrũri-inĩ ũyũ witũ, na, andũ arĩa marauma makĩingagĩra nja wa bũrũri, makiuma nja wa bũrũri makĩingĩraga bũrũri-inĩ ũyũ witũ, Ũndũ ũcio nĩguo wambaga gũka kĩndũ kĩa mbere ndona kĩndũ gĩkĩ.

Ingĩenda gũcenjeria mwana wakwa kandi ya gũciarwo, thiaga obicini cia kuoya ibandĩ na birth certificate cia ciana cia kandi cia gũciarwo. Ngathiĩ na kanyamũ karĩa, gakandi karĩa heagwo thibitari after ndagĩa mwana. Ndatwara ngacenjerio rĩtwa rĩrĩa rĩ kandi-inĩ ngekĩrĩrwi rĩrĩa ndĩrenda gũĩkĩrĩrwo.

Mũndũ ũrĩa mũnene thĩiniĩ wa ndini yakwa akoragwo e mũbicobu aumite kuma Church Leader agathiĩ kwĩ Decon agathiĩ gwĩ Pastor agathii gwĩ Ac-Decon, agathiĩ kwĩ bicobu na rĩu kwina Ac-Bishop nĩwe mũnene makĩrĩa gũkĩra Bicobu nĩwe rĩu mũnene ndini-inĩ yakwa. Mawoni makwa nĩ atĩ nĩ, ũndũ ũcio nĩ ũtũmaga mũndũ akũre kĩroho na oneke no atungate ngoro nyingĩ, na acitũme ciĩtĩkĩre Ngai ũrĩa ũrahunjio nĩ, Ngai ũrĩa ũhunjagio thĩiniĩ wa ndini ĩyo.

Ũngĩkorwo ũtarĩ na kĩndũ kĩngĩkũrũgamĩrĩra na nĩ ũrenda rũni, mũndũ athiaga bengi-inĩ ĩyo ũrenda kuoya rũni, ũkamenderia idea ĩrĩa wĩnayo. Ĩngĩ korwo nĩ idea ĩngĩkũhotithia kũheo rũni rĩ, ũkũheo rũni rũrĩa rũngĩ, rũnini rwa gũkũrũgamĩrĩra ndagĩka-inĩ ĩyo. Wanjia mona nĩ kĩndũ kĩega kana gĩgakorwo nĩ idea ĩngĩhota, gũkorwo, gũkorwo ĩgĩteithia nginya bengi ĩyo, ũkanjia no ĩgakorwo nĩ ya bengi no moke ona mamĩkue anytime.

Mbeca iria nyonete na mũtaratara wa ndinjito nĩ cia Youtube, kana mũtambo-inĩ wa social media wa TikTok na mũtambo wa Facebook. Andũ ni marakorwo makĩrĩhwo nĩ ũndũ wa mĩtandao ĩyo ya social media, na thirikari ndĩkoretwo ĩgĩteithia, infact ĩkoretwo ĩkĩhinyĩrĩrĩa mũndinjito, mũndũ ũrĩa ũrahũthĩra ndinjito platform kuona mbeca.

Niĩ ndĩta mũcirithania mũnene ndĩratua cira ũyũ, tondũ ũgakorwo, ndathikĩrĩria mĩena yerĩ ya cira ũyũ, ndathikĩrĩria gũthitangwo na mwena wa gũthitangani, na ndatua itua rĩrĩ, korwo mũthitangani nĩ ena kĩhoto gia cira ũyũ.

Mĩtambo ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩhũthĩrwo mũno gũkorwo ĩgĩtũma mbeca nĩ M-Pesa ya kambuni ya Safaricom. Nĩ gũkorwo nĩyo ĩna netowaki ĩrĩa ĩigũrũ mũno, kuona mwena ũcio ndũkoragwo na netiwaki ĩigũrũ no Safaricom nĩ ĩkoragwo na mĩtambo ĩnayo, ĩna netiwaki ĩigũrũ.

Mũtambo ũyũ wa E-citizen, mũtambo ũyũ wa E-citizen nĩ ũkoretwo ũgĩteithia thirikari gũkorwo ikĩrĩha, ũkĩrĩha mũndũ wothe ũkoretwo wandĩkĩtwo ni thirikari na njira hũthũ. ũgakinyĩra mũndũ wothe ũkoretwo, ũbatiĩ gũkorwo akĩrĩhwo nĩ thirikari, mũrũti wothe wa wĩra wa thirikari na njĩra hũthũ na njĩra ya raithi na ya naihenya. Na angĩkorwo kwina andũ aya makorwto magĩtua nĩ andĩke nĩ thirikari no tiandĩke, na gĩthũngũ metagwo ghost workers, gũtirĩ mũndũ ũrĩonaga mbia icio cia thirikari atarutĩire wira.

Maũndũ marĩa ma bata marĩa ndĩrona haha nĩ gũkorwo nĩ handĩkĩtwo nĩ mandĩko ma kũgathĩrĩria ũtheru. Na ũndũ ũrĩa wa bata wĩ haha nĩ atĩ mũndũ abatiĩ gũĩthamba moko hĩndĩ ciothe, na abatiĩ gũikara ũgĩthambaga na maĩ maraitĩka kuma mũberethi-inĩ kana maĩ maratherera.

Maũndu marĩa ingĩka nĩguo ngorwo ngĩgitĩra nyamũ ta mbũkũ rũriri-inĩ rwa Jaluo, ingĩ korwo ngĩka maũndũ ta kũmohĩgĩrĩria ũhoro-inĩ wa nyamũ icio, nĩ getha mohĩgĩrĩra maũndũ-inĩ, ũhĩgĩrĩru wao wakorwo wĩ igũrũ wa kũgitĩra nyamũ icio, nĩ mekũhota kũwoya na njĩra ĩngĩ. Na ũguo nĩguo ĩngĩ, kĩngĩkorwo wĩ ũndũ wa mbere ingĩka nĩgetha hote gũkorwo ngĩteithia mbũkũ icio.

Ũndũire-inĩ wakwa maũndũ marĩa mekagwo nĩ atĩ ni kũracagio, nĩ gũtwaragwo indo kwa mũirĩtu angĩkorwo ahikĩtio nĩ mwanake. Na ũndũire-inĩ ũcio bado mũndũ nĩ agũragwo, wĩ mũirĩtu nĩ ũkĩgũragwo nĩgetha ũgagĩtuĩka mũtumia, ũkagũrwo na ũgĩkũyũ. Ũndũ-inĩ ũcio ũngĩ, ũndũire-inĩ wakwa andũ nĩ maruaga nĩ gũkoragwo na irua. Ũnduire-inĩ wakwa bado nĩ gũkoragwo na athuri arĩa mataranaga, mataraga anake arĩa a, anake aria maruĩte, magatarwo maũndũ-inĩ, makohĩgĩrĩra na ũndũ wa ũgima. Nĩ gũkoragwo na atumia arĩa mataraga airĩtu, makohĩgĩrĩra ũhoro ũcio wa kũgimara

Rũrĩrĩ-inĩ rwakwa rũtikoragwo na ũndũ ũyũ ona gũkorwo atĩ nĩ twĩkĩrĩire ũhoro ũyũ, tondũ rũrĩrĩ rwakwa nĩ rwa ũgĩkũyũ ti rwa kĩ Mathai. Koguo rũrĩrĩ-inĩ rwakwa tũrũgaga twĩkenie kana tũgĩkobia Mathai.

Rĩtua rĩria rĩheyagwo mũtongoria wa kanitha gĩcĩgo-inĩ gĩakwa etagwo chairman wa ĩtũũra. Chairman wa ĩtũũra rĩa kanitha .Nĩgetha ũcĩo nĩwe ũkoragwo agĩtongoria ,agĩ wakilisha kanitha yakwa thĩiniĩ wa ĩtũũra rĩria niĩ ngoragwo.

Ingĩruta mũndũ gwĩka ũũ na moko makwa na handũ angĩ nyitĩrĩra akorwo e gatagatĩ ha kĩndũ angĩnyitĩrĩra na moko make meri, ahote kũrũgama. Ni getha ahote rĩrĩa ngũkorwo ngĩmũnyita magũrũ make ndĩmũteithie, ndĩmũbundithie gũĩka ũũ, nĩ gũkorwo na handũ he comfortable he mũndũ ũrĩa ũrekwo ũguo.

Sacco ĩno nĩ hĩtũkie nĩ bengi ĩrĩa nene Kenya? Ingĩ ambĩrĩra na kũria kĩũria kĩu, tondũ nĩ kĩagĩrĩire kũrio nĩ mũndũ wothe ũretha ũtungata ũcio wa Sacco wa kũigithia mbeca. Kĩũria gĩa kerĩ ingĩũria kĩngĩkorwo gĩ kĩũria gĩa gũkorwo kana bengi ĩno ndaigithia mbeca nĩ irĩkoragwo igĩciara na ĩrĩciaraga atĩa, na mũigana wa mbeca cigana atĩa.

No ndĩmwĩrĩre clinic ĩrĩa ĩhakuhĩ ya thirikari, tondũ nĩyo ĩrĩhagia na raithi, na nĩtondũ ni gũkorwo nĩ iheanaga motungata mega na magĩrĩru kwĩ ciana na kana kwĩ mũndũ wothe. No motungata ma ciana nĩ mega kiriniki-inĩ ĩyo ĩhakuhĩ na ithuĩ, na no ndĩmwĩrĩre tondũ nĩ ngoretwo kuo na nĩ njũĩ nĩ ĩkoragwo na wũigĩrĩrĩki.

Ũndũ ũyũ nĩuteithagia atumia mũno mũno thĩinĩ wa rũrĩrĩ rũakwa tondũ nĩũkoragwo ũgĩtũma mamenye ,magĩe na ũgĩrĩru maũndũ ma gũthoma na magakorwa nĩmaramenya maũndũ magĩka ,tondũ nĩmogĩrĩrĩo nĩgũkorwo na ũtaramu wa maũndũ marĩa magĩrĩire .

Rũrĩrĩ rwakwa nĩ rũtei nĩ rũnyitanĩire na thirikari nĩ ũndũ wa nyamũ cia gĩthaka, gũkorwo ikĩnyamaria andũ cikauma kũrĩa cikogwo ciigĩtwo. Rĩmwe nĩ ũndũ wa ng'aragu nĩ ciu nĩ ciumagĩra gũkũ andũ-inĩ ũguo nĩ tũnyitanagĩra na thirikari nĩ rũrĩrĩ-inĩ rwakwa nĩ getha makorwo ma tũkorwo tũgiteithania ũrĩa tũngĩ tũti gũciũraga nao na nĩgũtũteithia ta bũrũri cianyitwo cicokio kũrĩa ciagĩrĩrwo gũkorwo irĩ. Nĩ tũnyitanagĩra nĩ getha tũtigaciũrage na nĩguo itiga itiga citigatũgurarie ona ithuĩ na nĩ getha cikorwo cirĩ ũteithio witũ, no ti gũtũnyamaria.